Ore enekiidim ataas pee kipaashare enkiminata oosiaitin telelero naa akias esiai naatai nikinteru isiatin oonkaik ang' maate enaa esiai oonkaik ailo aituku inkiyai, niremoki ilchambai lorkulikai nishet inkajijik naa kelakisho amu isiaitin naasi enaake, niturr inchooi piitum anoto isiatin pee mitoki isiaitin aimin telelero.